Ore isipatilini natii olkerenket le Kisumu oobak imoyiaritin e kansa naa enedukuya; jaramogi oginga odinga, ore eniare netii sipitali olopeny ina sipitali eji agakan, netii sii enkae ake olopeny synagic clinic cancer care center netii tena Kisumu special naa ore nena sipitalini ebak iltoyia le kansa nepuo aisho ilchanito leina moyian e kansa.

Ore ena naa enkiremore o nkinejik tiang', kore naa ina siai mepuo aisho nkinejik mipang'a aapuo aing'oru endaa kake eyakini endaa te wuei netii. Iboori ake tiang' nilo oltung'ani nilo ayaki nkinejik endaa nilotu adung'dung'oki ilo kujit enaa nappier grass, nidung'oki nipikaki enkare ine wueji, nipikaki sininye shumbi naa nabo eti irkeek lonare neremokini naake epuo ake aisho etii ang' kake mepuo ninje amaana aing'uraki ate endaa.

Adolita tene wueji orpayian enaa olakuya olo owoshito ewuata enye. Eeta nkeek too nkaek netii sii irkulie keek ounoro, netiu enaa kajo ikenito ine wueji amu kajo etii olchamba lenye lotii dukuya teine. Neeku kore eninko piiyas ena siai ilo adung'u inkeek nilotu awoshoki inewueji. Ore pee iyau nilotu aunoki nkulie bata ninto nintolok nkulie niwosh ormushumarini. Naa neija ikuna pee ikaraa olchamba lenye.

Ore ena siai naa naa eji intercropping te nkutuk olashumba, ore ena siai nabo iyeu nias naa eunore o nkaitubulu napaasha tolchamba obo. Na ore ena siai aas oshi nanu ometabaiki saai amu eton aasita, aun oshi irnyanya naun tenebo o kitunguu o mboosho o nkwashen tenebo. Naake sidai ina siai amu kilo aret nitum pookin mua o ndaikin niyeu te rishata nabo.

Ore ena naa ice cream, ore oshi ice cream naa sidai to sesen amu kore ninye ice cream, itobirunyeki kule paake epuo aapik irkulie rangi in ooji flavours. Neeku ore te ice cream eti flavor napaasha enaa strawberry, eti vanilla, eti chocolate o nkulie napaasha. Neeku sidai ena siai nabo elo aas oltung'ani, nabo ias anaa biashara amu itum iltung'anak kumok oinyang' amu kenyor iltung'anak, nemelok sii naake sidai to sesen loltung'ani.

Ore ena naa isinkir ooji tilapia, ore oshi kulo sinkir naake itayuni tiatua enaiposha arashu irkejek laa loogut. Ore kulo sinkir naa sidain oleng' amu kinos iltung'anak naa kore pee epuo aitayu to toreyiet, neponunui aitobir niperiperi nepiki shumbi, nepiki nkulie tokitin sidain naa kore piilo apej oltung'ani te ilata nemeloku oleng'. Neeku sidain kulo sinkir amu sidain to sesen eponiki osesen entoki naji protein naa sidain siii tena te njoto e biashara amu kore piilo amir oltung'ani nitum iropiani sidain.

Ore enadolta tene wueji, adolta esaani natipikaki ndaikin naapaasha enaa crips, adolta sii popcorns, adolta biscuit, o kulie tokitin napaasha. Naa kore eduata ai naata peyie epuo aapik naipirta ena siai, kore kuna daikin naake torok to sesen loltung'ani mesdiain sii duo aidip. Neeku ore badala naitumiai kuna tokitin, ncho elo ake oltung'ani ainyang'u irng'anayio opaasha enaa irma chungwa, neltu adung'dung' arashu or maembe nedung'dung' nei blend, neeku juice, nedung'dung' ir matunda, nepiki ine wueji pee etumokini atam amu sidain ilo to sesen loltung'ani.

Kore kuna naa i maua naa kore maua te kuna olong'i einoto esiai. Ilo oltung'ani ainyang'u i maua neyaki iltung'anak loonyor. Indim ayaki intoiwuo inonok, indim ayaki enchoruet arashu olchoruet lino pee ilo autaki eneba ornyora lino tiatua ninje naa kore sii tena indim ayaki oltamueyiai te sipitali pee kore peelo asipu kuna maua, nesioki sii atum ina biotisho sidai asioki amu keyau naa i maua enkomom sidai ne nitishipisho sii.

Ore ena siai naa, nemeyieu sii engeno sii duo nagut, neeku kelelek duo nabo iyieu nilo aisuma oltungani pii yiolou ena siai ,ore ene dukuya ,iyiolou oltungani ajo kaa abila orpototoni Kuna orashu oorndizi. neeku ore pee iyiolou ajo kaamuan orashu kaa abila indim ashomo atuuno ake nejia amu ore entoki niyieu na piiyiolou enkabila enye we niyia enkulukuoni nilo aunie nabo we weji neyioeu enkare enaa meyeu.

Ore ele naa olchata oata irng'anayio ooji apple naa ore ele ng'anayioi sidai oleng' to sesen oltung'ani, naa kore nabo iyeu oltung'ani pee iun ele shata naa ilo ake ainyang'u te tolduka arashu eti ewoi oshi namirieki oshi irkeek lor matunda. Neeku ilo ainyang'u eti oshi laaji grafted apple naa kore kulo naa iloitushulaki akeyie pee esioki aisho arashu pee esioki aoku naa sidain sii duo amu kemelok nemeeta sii duo enkae siai naagol. Neeku ore ake peeitayu irmatunda lenyenak, ninyanyu meo nilo ake adung'u too nkaek, aitayu nilo anya ashu nilo amir te esokoni.

Eee eti apa enkolong' natii sukuul narik inchorueata ainei olduka nekipuo aitashu kuna tokitin eyiaritai naa kuna tokiti. Ore kuna tokitin eji naa te nkutuk duo naishaa arashu nagira aasishore saa hii eji mutura. Nitu naa alo anyoru ena toki amu itu ena enkiring'o natipikaki ntokitin kumok atua arashu nkulie tokitin natinipika pee etu duo nabo isipu mee sidai. Neeku itu nanu aitoki anyoru.

Ore naa ena inkoitoi ekiasasa naa unieki imaua. Ore kuna olongi etaa ilo aitobiru oltungani entokiting niidim atuunie imaua naitoshakino atua enkaji ino, arashu iidim ake aitobira enkutiti paipi nilo apik imaua niidim atua enkaji ino. Neeku sidain kuna maua oleng' amu keeku sii pisha sidai tiatua aji nemetorono sii nelelek sii duo enkitobirata enye.

Oore naa enaikunari eena siai, naa oore enedukuya etii entoki najo ilashumba bulb sprouting naa oore eena ilo aing'oru entoki nijo iiyie kitunguu, nilo adung, nipik ewueji netii enkare. Oore eniare nilo adung'u enchata arashu stem amauai, nilo apik, idung'u katikati, nilo airemoki iina kitunguu nitipika iine wueji. Ore piidip nepuo aapuku sasa intona eena toki iina katubului nituunoko iina kitunguu. Koore pee ebulu, nepuo apuku sii teena imaua niaku nejia ikunari iina siai.